Ore taa ena siai eramatata onkitejon iang naa medupa oleng amu metii enewueji namanya kake melamita iyiok ewueji netii amu atodua tiae wueji naa ore sii enaa enatodua naa keshetakini enkaji enye metaa keeta enkaji enye nitokini sii aaku eh kitobirakini ewueji nitoriei ainosie endaa kuna kujit nainyiang'akini ashu naa imbenek ning'urakini naa nena daiki akeyie nana kuti benek nanya nanyori petum naa metaa ninche itaa endaa naa nitokini sii aing'uraki apikaki ewueji nepikakini enkare neitobirakini aorr pii metaa intokitin sidain enya metaa metii olchafu enewueji netii neeku atodua pii.

Ore taa tenewueji nadolta irpuyai okuni naa ore kulo puyai naa kepaasha imuain amu etii obo oiborr nenyori inkutiti netii likae sikitoi oota sinye inenyori netii sininye likae ake puus naa oota naa irkulie kigerot opashari naa ore tele puya aledukuya oiborr neeta naa keeta entoki naigerokino elukungu naa ore ena lukungu neeta irmosorr tembata nitodolu naa ajo ore ena lukungu naa inoshi naa nayu irmosorr naa nitoki sii aaku ore enaa enadolta nigero layer mash nitodolu naa ajo endaa enye ore ena nkae natii sikitoi natii katikati naa endaa ooh onkashuin enaa enadolta naa ore sininye ena aitoki enatii orpuya pus naa endaa ekuna lukunguni kulie oshi naitainyieki naata ninche inkiri nadolta naa ajo enenye ina ina daa natii inewueji.

Ore enasiai eramatare onkishu ekule nemesapuk tenakop amu kira yiok irkulie aramatakb ontokitin napaashari, ore kuna kishu na nikintoki yiok tenewueji na nkishu onkirik na ore si nkishu tenewueji na kake terishata oleng olameyu ningorakini ena daa enye amu ore tenewueji na ekiata lchambai sapukin oota nkujit neaku terishat, tonkuti rishat kinguraki enkurma ningurakini nai akeshumbi natii irpuyai lijo kulo aa netumoki nai ainosa tinarishata olari neaku ekintoki taa siyiok aisho nona dakin neaku na kiyiolo enasiai pii.

ore ena siai oosingir naa esiai nanarikino neeta oltung'ani enkariyiano, ashu egeno naipita kulo singir teramatata enye, naa sida naa teneyiolou oltungani aishoo kulo singir edaa naa sida sii teyiolo atobira enaare naa niyiolo sii eningo teni nkaraa kulo singir, pee metum inkulie tokitin atasaki kulo sinkir , niyiolo naa eningo teniramat niyiolo ajo kanyiooo ishaa nenya.

ore taa ena siai enkiremore naa ore kulo airemok ashu kulo tung'anak lolchambai nenarikino nearriyianu torishat pookin metaa ore terishata naaji nasha netum aing'oru ewueji nejing enkare sapuk oleng iltankii neturr naaji ae wueji olturoto sapuk loibok enkare sapuk peyie metaa ore tenarishata peyie tenelo peeguarr netum aitumia ena are tesiai naji ene irrigation netum atipik kuna aitubulu pemedung naa aikata enkare amu ketoyu netum naa atubukoki ena are tenkarriyiano pemelo naake ominyiala ena are aibukoo enkare meeta enejing'ita neeku esidai tenearriyianu pekitum aiboo enkare terishata olameyu.

Ore taa kuna baa naimakaki ogirai aibalie neishori enkiroshi naa imbaa sidai nairoshi neretisho sii naa naisidai nai tenepoi aasuj amuu tenepoi aasuj peishori pooki kerai esipata enye netumi naa aisuma nena nemeidim aisumata amuu edimayu netii nemeeta intowu ashu idimayu nemeeta enkidimata napoye sukuul naa isidai nai enepoi aapik enkiroshi ina siai ore ake peeku etipikaki naa isidai amuu kedol inkera pookin ajo keeta esipata naa keeta pookin kerisio pookin metaa metii nai naadol ate ajo ketii abori alang' inkuliek naa kitukuj doi ninye pemetii naaji eng'oroto nadol sinche tatua ninche nisho engolon naitoki aaretie sininche inkuliek teneeku erishata nai nanotito sinche enkidimata naidim ataretisho.

Ore ta enashoto enakop ang ashu enakop ekajiado na enkare shida sapuk nikiata, nelo nai ometa etasha na kelo nelauni wuejitin najing enkare naidim naji aiboo enkare ore tenelotu erishata entoi ashi erishata nataguere penyo na kelo na nelauni tinewueji enkare neaku kelo neaku engoloto sapuk entumoto enkare netum inkishu arashu ntare atan duonye anaok ltunganak neaku enkare nataa engoloto sapuk.